Maata sababu nemanyorrie enabaye kake ore paanyorr keji ena uji power aa ore ele oshoro naa oloshoro healthy oleng' amu oloshoro otii ingredients kumok oleng' naa keeta nutrients amu ketii eshulare ele oshoro njugu netii enkurma neeku oloshoro oota nguvu oleng'.

Ore ena siai temurua ang' naa ee kitobirari oleng' amu keyieng'i ake nkishu tekisinchio neoruni ilchonito ashu ndapan ore nena dapan neyai aapuo ai preserve nebukokini shumbi ashu magadi neshumi neojuni lelo papit netumoki aawaita etoito aapuo aaya industries naapuo aapuo aitaas enapuo aitaas ashu aapuo aitobirishore aitobirr enaa inamuka arashu kulie masaa ake.

ore ena siai naa eunore ake ekawaida. kake tenijo aing'or asipu naai ena aitubului, naa kejo aaku ene apple neekuini ake naaji nishori. neunokini. nkeek aitaman, pee etum ilo shani support natum naa atipika ilo oinieni lenye, aitamana. neeku pee iliki ake naaji oltungani ibarakinot polepole enikunari pee eun olchani lenye aing'uraki support netum atubulu.

Ore ena naa eyiarata ormandasini naa keng'as aaku meeta oltung'ani lemenyorr irmandasini amu ninche naa breakfast ninche ake naai ilo ayau nitum ateyiara shai nisotie kake teneeku naai te streets emiri naa manyorr naai amu ebaiki naa kachafu ewuei negirai aayierie kake ore environment nagirai aayierie tenaa torrono naa keeku naa embaye nemesidai.

Ore entoki nagira aasa naa eunore aa ore ena tasat negira auno a nappier grass ,niaku ninye nagira aasa tenewueji aa kitodolu ajo kegira aitobiraa nkishu enyenak nkujit arashu doi ninye aitau nena kujit naidipa aikomaa ayaki nkishu enyenak peyie elo aitotiyie .

Ore enabaye naa enetipat oleng' amu ee enkima ena nayierishoreki naa meeta naa eninko pee inya endaa meyiara naa kitoki aitelelek nai ninye orgas amu kees esiai teleleki o tesiokinoto amu mitegemea entoki yeyote mi a ffect ata ninye naai matejo enchan enaa naai teniidim aiffecta enkima orkeek.

Ore ena nebae onkukuuni nainyel inkaitubulu. Enidol esidai naa sukuma kuna nataa affected, tong'uesi arashu tonkukuuni. Arashu toi ninye tomoyiaritin oshi nainyal inkaitubulu. Na ore nai irrerreni oidim ataa atoning'o tenkaraki enabae, naa njere kidimi ake nai aisuaki olchani, na kelo aishiu ina moyian, ashu epuo nena kukuuni apuo ae.

Ore ena naa soda e cocacola naa kesidai oleng' amu ashu duo naai tenitum enairobi oleng' naa kerr enkure neeku ore nkolong'i nataasa ena siai naa ke aewuo ake naai aing'uaa empira naning' ajo katanaure naa kayieu ake naai enkiti kinywaji nairobi naok naa ena soda e cocacola nerr enkure.

Ore entoki nagira aasa tenewueji naa kadolita irmasherr arashu tekimaasai keon intunurr naa kibala ajo ketakedo ashu kinosa eng'uess aa enkiteng' ashu enkine naa ore naai entoki naitobiraki naa piisuji toldip peyie etum ele masheri atua naa nisho ninye ina ng'ues sininye metotona esidai.

Enetipat enabae amu e olchani nai otusulakine enkaitubulu peyie tanaa keeta nai nkukuni nagira aitanyamal ashu moyiaritin olchamba na ketum atungae nona kaiitubulu pisho na ebuku aitobiraki, neaku@ healthy petumoki irmasaai ashu ltunganak aitumia.

Ore ena naa system apa nisujeki nkishu, naji dip, kake mekure egira aitumika oshi taata kunolong'i etaa hand pumps ashu kulo dipi lonkai egirai aisujie nkishu, ata toi ninye eh kuna oshi nanapi tonkoriong'i naji nastack spray ,amu mekure eetae enapa system musana oldip.

Ore enabae nenetipat oleng amu teneeku sapuk endaa, naa kelo esumash, neeku kibala ajo egira olairemoni apik irpaek enkop tenkata enchan, peyie etumokini ake nai atekesu teneoku, netum ayawa ashomo aitumia tenkang enye ashu eya osokoni, neeku enetipat oleng ebae naijo ena, enkiremore.